Nĩ hũthĩrĩte mũmera ũgwĩtwo mũarubaine. Mũarubaine ndonete maitũ witũ akĩhũthĩra na kũrigita rũo. Na niĩ mũtenya ũmwe ngĩũtumĩra ngĩturwo nĩ mũtwe, ndeciragia mũarubaine nĩ wa kũrigita mũtwe kuma hĩndĩ ĩo nĩ nderutire atĩ, hĩndĩ ciothe ũkĩtũmĩra ndawa yothe ya ũgĩkũyũ, no nginya ũurie andũ arĩa akũrũ gũgũkĩra, ndĩgoke gũgũthũkia na ĩrehe rũo rũingĩ makĩria ya ũrĩa kũrĩ.

Mũrĩmi arĩkia kũhanda mbembe ihinda rĩmwe kĩmera kĩmwe, kĩmera kĩũ kĩngĩ abataire kũhanda mũgũnda ũcio ta kĩndũ ta thara nĩgetha yongerere okey hinya wa tĩri kũrũta mbembe na irio iria njega harĩ ũrĩmi-inĩ. Arimĩ aingĩ mekaga matũmagĩra kũhanda thara, marĩkia kũhanda thara, harĩa mahandĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ mboco kana mbembe, hĩndĩ ĩyo ĩngĩ haka handwo thara getha nĩgetha tĩri ũcokererie hinya wagũo wa gũtwara, kuhe mbembe njega.

Mũmera ũyũ wĩtagwo mũgĩmbi. Mũgĩmbĩ ũtũmĩkaga kũruga ũcurũ. Arĩmi nĩmahatũkagĩra mathĩna maingĩ, harĩa mũmera ũyũ mũgĩmbĩ wĩtagia bataraitha ya gĩkĩro kĩa igũrũ, hamwe nĩ ũgũmagĩrwo nĩ tũtambi. Tũtambi tũrĩa tũtũmaga mũmera ũyũ ũthũke, hamwe gũcenjia mũmera ũyũ kuuma mũmera nginya ũtuĩke mũtũ wa kũrũga ũcũrũ, ũcio no thĩna ũngĩ arĩmi mageragĩra.

Macini ĩrĩa ĩtũmĩkaga harĩ gũthũrima tĩri ĩkoragwo ĩhana tarĩ gĩcungi, harĩa athũrimi a tĩri kuma mĩnĩstĩrĩ ya, kuma mĩnĩstĩrĩ ya ũrĩmi mokaga kũrĩ mũrĩmi, magatũmĩra kamacini gaka kahana tarĩ gũcungi, magacunga tĩri kũrora kana tĩri nĩ ũkinyĩire ikĩro iria mũrĩmi abataire nĩgetha aingĩre yaani ahande mũmera wothe harĩ mũgũnda ũcio.

ĩci nĩ nyĩmbo, na rũrĩrĩ-inĩ rwa gikũyũ nĩ makoragwo me andũ a rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ nĩ makoragwo mendete nyĩmbo na gĩkĩro kĩa hanene, harĩa matũmagira nyĩmbo ciao harĩ magongona-inĩ mao, ta mohiki-inĩ ũguo, rũracio, mwana gũciarwo, harĩa citũmĩkaga gũkenia andũ na gũkũngũiya andũ.

Mũthũri ũyũ mũthũri ũyũ ũrũgamĩte handũ hena gĩbandĩko, gĩbandĩko gĩkĩ kĩronania itũra rĩrĩa ũrathie kũingĩra, rĩtagwo njeri, njeri nĩ rĩtwa rĩa ũgĩkũyu rĩrĩa rĩheagwo airĩtu a ũgĩkũyũ na haha kũringana na mũthũri ũyũ araingĩra handũ hetagwo njeri.

Ũtwarithia wa mũithikiri ũkoragwo wĩ mwega harĩ kũgacĩrithia ũgima wa mwĩrĩ mwega harĩ mũndũ, harĩa mũndũ kũringana na ndagĩtarĩ abatiĩ gũtwarithia mũithikiri rita rĩmwe kana merĩ o mũthenya nĩgetha kũgacĩrithia ũgima mwega wa mwĩrĩ harĩ andũ akũrũ ona nginya rika rĩthĩ. Nĩ ũteithagia mũno harĩ kũgacĩrithia ũgima mwega.

Mũtambo ũyũ kaingĩ wonekanaga harĩ macukuru-inĩ, harĩa ũtũmĩkaga nĩ macukuru maingĩ, ĩngĩkorwo mũrutwo nĩ athomagĩra cukuru ĩyo, aigĩrĩra kĩara gĩake haha, angĩkorwo nĩ athomagĩra gũkũ, hau nĩ etĩkagĩrio kũingĩra, no ĩngĩkorwo ndathomagĩra gĩcu, cukuru-inĩ ĩyo, mũndũ ũcio nĩ aregagwo kũingĩra, na nĩĩtũmĩkaga harĩ kuona nĩ andũ aigana maingĩrĩte cukuru, na kũiga record ya ciana cukuru. -inĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo nĩ mathĩna, na ti kwenda kwa mũndũ, no hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo nĩ mathĩna, nĩ tũtũmagĩra ngenda cia ũkinyanĩria gũkinyĩra arata aingĩ, harĩa citũteithagia gũkinyĩra arata aingĩ arĩa me mabũrũri-inĩ ma na nja, nginya arĩa me ta kũndũ ta Nairobi. Ng'enda cia ũkinyanĩria, nĩ tũhotaga gũthondeka tũngurubu harĩa andũ mahotaga gũikia mbeca, na gũteithia bamĩrĩ iria cira, hĩndĩ ĩrĩa twĩna mathina mĩciĩ-inĩ itũ.

Haha nĩ nduka cia kwendia ndawa, irĩa cikoragwo ci macinani maitũ, iria cikoragwo ci hũthũ gũkinyĩra hĩndĩ ĩrĩa mũndũ anyitwo nĩ ndwari harĩa mũndũ arabatara ndawa. Kana hĩndĩ ĩrĩa mũndũ andĩkĩrwo nĩ ndawa nĩ ndagĩtarĩ, haha nĩho andũ a mĩciĩ-inĩ macinani matwaragĩra na kũheyo ndawa nĩ arĩa mwendia wa ndawa, gũkũ nduka-inĩ ici cia kwendia ndawa.

Kũringana na gĩcigo giitu, motungata ma ngari nĩ macenjetie na gĩcunjĩ kĩnene, harĩa andũ monaga, kũgerera icigo ici nĩ cionyaga mathaa maingĩ ma ngari cingĩgakinya, no andũ macenjetie haria mathiaga barabara-inĩ na kũrũgamia ngari magathie kũrĩa mareda gũthiĩ.

Haha nĩ icigo cia kwendia ndawa, iria cikorwago ci cionekanaga, cikoragwo ci macinani iria harĩa mũrũaru angĩkorwo andĩkĩrwo ndawa nĩ ndagĩtharĩ. Haha mũrũaru nĩ ahotaga gũthie, akarĩha ndawa na akaheo nĩ mwendia wa haha. Mũrũaru no akorwo akĩgerera rũo, na icigo ici nĩ cikoragwo ciandĩkite ndagĩtarĩ, na no ahote kũmenya rũo rwa mũrũaru na citeithie kũmũte kũmũhe ndawa, na mũrũaru akorwo akĩcinyua na akorwo akĩhona mũrimũ ũrĩa aragerera.

Aya nĩ andũ, mathiĩte gũcaria motungata, ma raini ya Safaricom, haha nĩ maronekana kila mũndũ aracavĩrwo ona rita rĩake, nonginya magĩe na wetereri, tondũ ndũngĩkĩhatũka angĩ mokire mbere yaku, nĩ kũronekana hena andũ maramateithia, no ũkorwo nĩ raini cia Safaricom ciĩna thina cia thimu ao, toguo nonginya mathondekerwo na mũthiaga na mũtaratara, nonginya kũgĩe na wetereri.

Kũhota kũruta wĩra wa kothi ici cia moko, wĩra wa thitima, nonginya ũkorwo wĩna ũmenyo, ũthomeire cukuru cia kothi ya moko, kana ũkorwo ũbundithĩtio he mathomo ma igũrũ nĩkuo gwĩtagwo gũthomera wĩra ũyũ wa thitima, mũndũ gũkorwo na wĩra wa thitima, nonginya ũkorwo na ũingĩrite to ũkĩruta wĩra ũyũ kwa mĩaka mĩingĩ nĩguo ũgĩe na ũmenyo, nĩgetha ndũgakorwo ũgwati-inĩ wa kũhũrwo nĩ thitima cũku.

Ũyũ nĩ wĩra wa gwĩkĩra solar, solar iria citeithagia andũ kũgĩa na hinya wa thitima nĩgetha makahota kwona. Kũruta mũndũ wĩra ũyũ no mũthiage nake wira kwa mũthenya o mũthenya kwona ũrĩa we ũreka nake akawĩka ũrĩa ũreka kana mũthiĩ nake cukuru cia kothi ya moko agĩe na ũmenyo na kwĩruta gwĩbundithia wĩra ũyũ wa kothi wa gwĩkĩrĩra solar andũ nĩguo akahota kwona mũcara wake wa kila hĩndĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa nguona mbica ĩno he duka ici nene, ta ĩno ya Naivas, nĩ menyaga atĩ mũthenya ũcio nĩ wa kũhonora mbeca, nĩmenyaga atĩ indo ci bei ya thĩ, ũkĩringithania na duka cia kũrĩa mĩ macinani, harĩa indo cikoragwo ci bei-inĩ ya igũrũ. No ũkĩringithania na duka ta ĩno nene ya Naivas, nĩmenyaga atĩ mũthenya ũcio nĩ wa kũhonora mbeca na nĩ ikũhota kũgũra indo nyingĩ nyingĩ, kana no ũkorwo nĩ mũthenya wa duka kũhingũrwo, na indo cikoragwo ciĩna bei ya thĩ.

Gĩkĩ nĩ gĩkundi gĩtagwo The Beyond Zero, kĩrĩa kĩanjĩrĩirio nĩ mũtumia ũgwĩtwo Margaret Kenyatta, ũrĩa arĩ mũtimia wa mũnene wa bũrũri, gĩkundi gĩkĩ gĩtigagĩrĩra gũtirĩ mũtimia wakua hĩndĩ ĩrĩa araheana mwana, na gĩtigagĩrĩra gũtirĩ mwana wagĩa mũkingo akĩ kuma kwĩ mamu wao kwĩ mwana. Gĩkundi gĩkĩ gĩteithĩtie gũcenjia mĩtũrĩre ya atumia, na kũhe atumia marigitani hĩndĩ ĩrĩa maragĩa ciana na gũtigĩrĩra gũtirĩ mwana wagĩa mũkingo agĩciarwo.

Gĩthumo nĩ kaũntĩ ĩmwe bũrũri-inĩ wa Kenya ĩrĩa yũikaine kwa kũruta thamaki na gĩkĩro kĩnene, na gũka kwa marĩhi ma thimũ nĩ kũrehithĩtie maũndũ. Mũndũ no ahote kũruta, gũtũmĩra thimũ o harĩa arĩ, na ahote kũrĩha mbeca na kũrĩhwo mbeca. Ũũ nĩ kũrehete ũici gwĩ gĩkĩro gĩathĩ na maica ma andũ makahota gũthiĩ na mbere. Mbeca no wamũkĩre o harĩa ũrĩ kuma bengi-inĩ kana gũtũma bengi-inĩ, na mũndũ no ahote kũrĩhwo o harĩa arĩ. Na thengiũ gwĩ bengi gũka gũteithia aya na marĩhi ma thimũ gũteithia andũ a gĩthumo

Kambuni ici cia tekinoronjĩ, na ndigito, no ciandĩke mbeũ njĩthĩ aria mena ũmenyi mũnene wa kĩndigito na tekinoronjĩ, harĩa mangĩhota gũthiĩ mĩciĩ kwa mĩciĩ, magĩbundithagia andũ ũhoro ũyũ wa kĩ-ndigito na gĩ-tekinoronjĩ, nĩgetha makorwo mena ũmenyo, nĩgetha mahote kwamũkĩra motungata, na haha kambuni ĩno nĩ ĩkuhota gũthondeka mbeca, na andũ mahote gũtũmĩra motungata maya kũhe wĩra wao wa o mũthenya o mũthenya.

Ũyu nĩ ndagĩtarĩ mena mũrwaru, harĩa ndagĩtarĩ nĩ aroneka ena ibuku na nĩrandĩka kĩndũ ibuku-inĩ rĩu. No akorwo akĩamũkĩra roboti kuuma kwĩ mũrwaru, ũrĩa arathi nambere, kana nĩ arahona, kana no akorwo akiĩgua ruo, Ngingo-inĩ mwake nĩ aroneka ena macini ya gũthima ũrugrarĩ, na mũrwaru nĩ akomete gĩtanda-inĩ na nĩaroneka hena riboti araheana kwĩ ndagĩtarĩ.

Ĩno ĩronekana tarĩ ngurubu ĩmwe ya gĩbengi ĩrĩa maheanaga ngombo kũrĩ andũ meta ngurubu kana mũndũ kĩũmbe. Ĩtũũra-inĩ ritũ, andũ aya mokaga kwĩ ngurubu-inĩ harĩa atumia na andũ akũrũ na hamwe na athuri makoragwo mathondekete ngurubu ngurubu, harĩa mahotaga kũheo mbeca cia ũthii nambere, harĩa macokagia kwĩ kwa ihinda either rĩa mĩeri kana nginya mwaka. No nginya ũkorwo na mbeca cia igũrũ kwa kuona ĩno nĩ ngombo.

Thirikari ya Kenya nĩ ĩhotete kũrehe mathomo ma gĩdinjito na gĩtekinoronjia macinani, harĩa manyitanĩte hamwe na thirikari ya macinani, kũrehe mathomo ma gĩtekinoronjia thukuru-inĩ cia macinani. Ũhoro ũyũ nĩ mwega na nĩ ũhotithĩtie kũrehe ciana hamwe na mwarimũ hamwe na ciana nĩ cihotete gũkenerera ũhoro ũyũ kuona nĩ cirakenerera mathomo ma gĩtekinoronjia. Ũhoro ũyũ nĩ mwega na nĩ ũbataire gwĩkĩrĩrwo mũno icigo-inĩ cia macinani, o ta ũrĩa wĩkĩrĩirwo icigo-inĩ cia taũni-inĩ.

Honge cia ũtungata nĩ citeithĩtie hanene, harĩa citeithagia kũhe andũ ngombo, iria cimateithagia gũtwarithia nambere na gũkũria biacara ciao. Honge icio nĩcibataire gũkinyĩra andũ a macinani, na kũrehwo macinani, nĩgetha andũ mahote kwamũkĩra ngombo, nĩgetha mahote kuongerera biacara ciao, na mahote gũtwarithia mĩtũũrĩre yao nambere. Ũũ nĩ ũkũrehe maendeleo macinani, na nĩ wega honge ici gũka mĩena ĩno ya macinani.

Motungata maya ma bengi nĩmateithĩtie hanene he matũra-inĩ ma gwitũ macinani, harĩa mateithĩtie mũndũ no ahote kũruta mbeca na gũtũma mbeca, kwa ũhũthũ mũno. Motungata maya makoragwo me no wamũkĩre ndagĩka o yothe, ihinda o rĩothe na mathaa mothe, na nĩ ũhũthũ mũno kũmamũkĩra. Mbeca no ũtũme kwĩ mũndũ wĩ haraihu na e hakuhĩ. Thengiũ kwĩ bengi arĩa mahotete kũrehe ici maũndũ maya hakuhĩ na andũ a macinani.

Ũbangi mwega wa mbeca nĩ ũrigagĩrĩria mũndũ kwananga mbeca, na nĩ ihotithagia mũndũ kũhingia mabataro make, o ta ũrĩa abangĩire. Mũndũ ũbangĩte ũbangĩire mbeca wega o ta ũrĩa araciamũkĩra mũioo wa mweri, nĩ ahotaga gũtũmĩra mbeca kũringana na mabataro make, no kwaga gũbangĩra mbeca, nĩ gũcũngagĩrĩria wanangi wa mbeca o ũguo ũguo na gũtũmĩra mbeca o ũguo ũguo ũrĩa ũtabangĩire.

Harĩ mwena wakwa, ũndũ ũyũ nĩ kũũmena kuona andũ no mathererio nĩ maĩ maya na makuo na gũtwarwo, kuona thirikari ibataire gũthondeka ndaraca nĩgetha andũ monage ha kũgerera. Inó nĩ kũiga hatĩka-inĩ mĩtũrĩre-inĩ ya andũ, kuona andũ no makuo nĩ maĩ, toguo thirikari ibataire gũka na mĩbango ya gũtwara maĩ maya, kuona andũ no makuo, maĩ maya andũ no magĩe mĩrimũ ngũrani ngũrani kũhĩtũkĩra maĩ maya maga gũthondekwo na kuonio njĩra ya gũthiĩ.

Ũyũ haha, nĩ Dr. Rigathĩ Gachagua, na arĩ mũnini wa mũnene wa bũrũri wa Kenya, no nĩ ahotire kũrutwo gĩtĩ-inĩ, tha ici arageria kũnyitithania andũ a bũrũri, nĩgetha mahote kũnyitithania andũ othe na gũikia nja thirikari ĩno ya bũrũri ĩtongoretio nĩ ndagĩtarĩ William Ruto na arateithĩrĩria, anyitanĩte na atongoria ngũrani ngũrani nĩgetha mahote gũikia nja mũtongoria ũyũ mũru.

Haha ũrĩa haronekana nĩ njamba, anyitĩte gĩkombe, maronekana nĩo marĩkĩtie kũhotana. Timu yao nĩyo ĩranengerwo gĩkombe nĩ mũtumia wĩ hau, na andũ nĩmaronekana gũkenerera ũhotani ũyũ wa njamba nini. Ĩno nĩĩronekana nĩ either nĩ timu no ĩkorwo ĩ timu ya mũbira kana timu ya rugby, harĩa maronekana makeneire ũhotani na maranengerwo gĩkombe, kĩrĩa kĩronekana gũkorwo gĩ kĩnene.

Haha nĩ haronekana hena mũtumia ũmwe, ũrĩa ũrĩkĩtie kũnyita thimũ, na nĩ aronania kũrĩ andũ. No ĩkorwo thimũ ĩno nĩ ya ng'ombo, kana ĩraheanwo na ngombo kũrĩ andũ kwĩ ngurubu, andũ nĩ maronekana kũthikĩrĩria na kinyi nĩgetha mamenye ũhoro mũiganu, kũringana na thimũ ĩrĩa yaheanwa. Mũirĩtu ũyũ nĩ arageria gũtarĩriia maũndũ marĩa me thimũ-inĩ, na andũ nĩ maronekana, mahete, mahete gũtũ ũhoro ũrĩa ũraheanwo nĩ mũirĩtu ũyũ.

Gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩrĩa gĩteithagia gũthomithia andũ kumana na murimu ũyũ mũru wa EBOLA, ũrĩa ndariri cihana na ũrĩa mangĩhota kwĩgitĩra na kwĩmenyerera kumana na mũrimu ũyũ mũru, na ũrĩa mangĩona ndariri mangĩhota gũteng'era thibitarĩ-inĩ na kwamũkĩra ũrigitani kumana na mũrimu ũyũ mũru wa EBOLA. Rĩu gĩkundi githomithagia andũ kũtũmĩra ma seminar na ngurubu-inĩ hamwe na gũtũmĩra nenda cia ũkinyanĩria gũthomithia andũ.

Andũ nĩ mamũkĩrĩte ũndũ ũyũ na njĩra nene, harĩa matũmagĩra thimũ ciao kũruta mbeca, kana gũtũma mbeca-inĩ, duka-inĩ ici cia Safaricom, nyamũ ici cikoragwo cigĩtwo handũ nĩ andũ a mabiacara, harĩa andũ mahotaga kũruta mbeca, no magũre kirĩndĩti, kana matũme mbeca, kũrĩ andũ akuhĩ kana marĩ kũnene nao.

Ũyũ nĩ wĩra wa gũtua macani, ũrĩa andũ marutaga ta wĩra wao wa o mũthenya, na ta ũboco wao wa o mũthenya ũrĩa ũmaheaga irio. wĩra ũyũ nĩ ũkoragwo, ũrutagwo mĩena-inĩ ĩrĩa ĩkoragwo na irio harĩa andũ matuaga macani, magatwara itinga-inĩ, marĩa macokaga magathĩo, na gũcoka kwendio.

Andũ nĩ matũmagĩra njĩra ngũrani ngũrani kuongerera ũnoru wa tĩri, ĩmwe yao arĩ gũtũmĩra thumu kuma kwĩ mahiũ, harĩa marutaga kuma ciugũ-inĩ cia ng'ombe, mbũri na hamwe na ngũkũ, thumu ũcio nĩ macokaga magatwara mũgũnda-inĩ, na kuongerera tĩri-inĩ ũrĩa ũteithagia kuongerera magetha kũrĩ tĩri, na hamwe kũruta magetha mega.

Ũndũ ũyũ nĩ wagĩrĩire na nĩ wa kĩhoto kũrĩ anake aya, kwona ũyũ nĩ ũboco wao wa o mũthenya, na haha nĩho monaga kĩao gĩa kũrĩa, toguo wĩra wao ndũbatairwo kũmenwo kuona nĩ mateithagia gũtheria ja citũ o mũthenya o mũthenya.

Mũthenya wakwa wa mbere wa gwĩka ũhoro ũyũ, nĩ ndagereire mathĩna maingĩ mũno, kuona nĩ ndahotire kũgũthwo kũgũrũ gwakwa na ngĩiguua ruo mũno, na gũtuĩka nĩ ndaiguire ruo mũno, nĩndakorirwo ngĩenda gũthaka mũbira mũno, na ngĩoya ũndũ ũyũ ta kũhe hinya na kũhotithia gũthiĩ na mbere gũthaka mũthako ũyũ kuona nĩ wa gũkenia na nĩ mwega.

Ũyũ nĩ ũndũire wa kabira ĩmwe, harĩa haronekana hena anake, anake aya nĩ maronekana ti akenu na no makorwo marathiĩ kwamũkĩra irua kũringana na kabira ĩno, maronekana ti akenu, na mekĩrĩte nguo kũringana na ũndũire wao.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno harĩ rũrĩrĩ-inĩ, rwitũ kuona ũndũ ũyũ nĩ ũ uteithagia ciana iria ciumite mĩciĩ ĩtehotete, arĩa matangĩhota kuona irio cia omũthenya, ciana ici nĩ cikoragwo cikĩheo irio nĩ andũ a wendi mwega, na andũ a wendi mwega ũyũ mahotithagia ciana ici nginya gũthoma kuona nĩ cina kĩndũ nda na nĩmahotaga kũhota gũthoma to ũgũo nĩ mateithagia mũno mũno harĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Ũndũ ũyũ kũringana naniĩ, nĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, harĩa ũndũ ũyũ ũteithagĩrĩria kũgĩa indo nyingĩ na kũgeria kũruga indo nyingĩ, kũrugĩra andũ nĩ ũndũ mwega mũno, na nĩ ũtũharagĩria he rũciũ rwitũ ta ithuĩ mbeũ njĩthĩ gũthambia indo na gũthondeka o kira kĩndũ harĩ o mũthenya o mũthenya.

Mũithikiri nĩ ngereire mathĩna maingĩ mũno ngĩũtwarithia, kuona nĩ ngwĩte ti rĩa mbere na ti rĩa kerĩ, nĩgetha ndĩũmenyere, nĩngoretwo ngĩgwa maita merĩ na, kũgũthwo kũgũrũ, na ngaigua ruo, no ũndũ ũyũ ndwatũmire nginye mũico wa gũtwarithia, kuona nĩ ndathire na mbere tondũ nĩ ndendete gũtwarithia na mũndũ nĩ akenaga mũno, wahota gũtwarithia mũithikiri.

Kũringana na ng'ano na maũndũ marĩa njũĩ, ici nĩ mbathi iria cikoragwo mwena wa Nairobi, iria ciũĩkaine harĩ gũkorwo na nyĩmbo kĩrathi kĩa igũrũ, na nĩcikoragwo cigĩkua kuuma Nairobi. Kuuma Nairobi gũthiĩ mwena wa Thĩka, kana mwena wa Thĩka gũthiĩ Nairobi na nĩciũĩkaine gũkorwo na rwĩmbo rwa kĩrathi kĩa igũrũ mũno.

Haha nĩ maitũ mũkũrũ ũrĩa ũronekana akĩruga haha. No akorwo akĩruga irio cia rũcinĩ, kana cia mĩaraho, kana cia hwainĩ, harĩa kana karonekana gokĩte kuona nĩkiĩ maitũ wao araruga. Maitũ ũyũ nĩ aronekana nĩ ta arenda gũcama kĩrĩa arugĩte kana kĩna cama kana no gĩkorwo gĩkũhĩte, harĩa aronekana agĩkunũra mbakũri.

Haha nĩ andu mathiĩte gũikenerera me ta ngurubu na me ta arata. Me handũ iria-inĩ, handu ha horeru. Nĩ maronekana makĩnyuanĩra na kũheana ndeto ya marĩa magereire, magĩkenanĩrĩra, makĩnyuanĩrĩra, na thutha wa wĩra mũritũ andũ nĩ meendaga kwĩhũrũkira na aya nĩmaroneka mehurũkĩire handũ ha horeru.

Ĩno nĩ mĩcuha, na indo cia ciana cia gũkenerera, harĩa ciana citwaragwo nĩ aciari ao kana andũ arĩa anene kũmakĩra. Haria ciana cithiyaga gũkena, Bgũkuruta na gũthaka na ciana iria ingĩ. Haha ciana nĩho cithiyaga gũkenerera mũno citwarĩtwo nĩ aciari ao.

Ũhũthĩri wa intaneti harĩ bengi nĩ ũteithĩtie mũno bengi, harĩa ũteithĩtie kũrehe thĩ ndeto cia wũici harĩa andũ mahotete gũtũma mbeca na kũruta mbeca bengi kwa njĩra ya ũhũthũ, na nĩ ũteithĩtie kũrehe njĩra cia ũithi thĩ mũno bũrũri-inĩ wa Kenya.

Ũyũ nĩ mũthenya wa gĩkeno he mũirĩtu ũyũ, ũyũ nĩgũo wĩtagwo mũthenya wa ũhiki harĩa mũirĩtu aũmaga kwĩ mami wao na gũthiĩ kwĩ mũthuri wake. Haha nĩ harĩa mũirĩtu manyitithanagio na mwendwa wake na makagĩa ũikaro mwerũ na haha kũringa na ũgĩkũyũ mũirĩtu nĩ aronekana e mũkenu mũno na gũkenera mũthenya ũyũ wake na nĩ arateithio kuma ngarinĩ nĩ mũtumia ũmwe.

Mahinda nĩ makoraga mũndũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atarĩ na mbeca njiganu, na Fuliza ya M-pesa ĩrĩa yarehirwo, nĩ ĩteithagia mũndũ gũtũma mbeca nginya rĩrĩa ũtarĩ. Warĩkia kũingĩra thimũ-inĩ yaku, wahihinya gũtũma mbeca, wakora ndũrĩ na mbeca njiganu, mũndũ nĩ ahihinyaga namba ya mbere, harĩa ĩkwĩraga ũhote kũ-Fuliza, na ũkahota gũtũma mbeca kũrĩ endwa aku.

Thimũ-inĩ yakwa njigaga mbeca kwĩ M-pesa gũtũmĩra M-shwari haria thĩaga ngahingũra akaunti yakwa na harĩa hotaga kũigithia mbeca he ihinda rĩa mweri no hote kũiga ihinda rĩa mweri, mweri ũmwe, mĩeri ĩrĩ, mĩeri ĩtatũ. Haha mbeca cikoragwo na ũgitĩri kuma kũrĩ ekinaĩ na nĩ hotaga kũiga mbeca ciakwa wega.

Ũgĩtũmĩra raini ya Airtel nĩũcemanagia na mathĩna maingĩ bĩũ, kuona nĩ hinya matũrainĩ maingĩ nĩũcemanagia raini ya Airtel ndĩranyita internet, na gũcenjia mbeca kuma raini ya Airtel gũthiĩ raini-inĩ ya Safaricom nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa mũndũ acemanagia namo.

Wahingũra thimũ yaku wathiĩ harĩa ha Mpesa mũndũ nĩahihinyaga lipa na Mpesa ũgacoka ũkahihinya paybill ũgekĩra business number ya ngari ũgacoka ũgekĩra account number, arabu ũgacoka ũgekĩra mbeca iria ũrenda, ũgacoka ũgekĩra Mpesa pin yaku ũgacoka ũkahihinya okay ũgacoka ũgatũma mbeca cigacoka ĩgathiĩ kwi mũndũ ũrĩa ũrenda.

Ũkĩenda kũigithia mbeca ciaku na M-shwari, mũndũ athiaga haria ha loans and savings ũgacoka ũkahihinya M-shwari harĩa ũmĩakitibĩtaga warĩkia kũmĩakitibĩti ũkahingũra akaũnti yaku na ũgacoka ũgacĩbu mbeca iria ũrenda kũringana na mĩeri ĩrĩa ũrenda cikare m-shwarinĩ yaku.

Kuona ũyũ, ĩno ndĩrona nĩ ngurubu nini ya Stima Sacco harĩa andũ maigithagia mbeca ciao, ngurubu ici citeithagia andũ na njĩra nene mũno, harĩa andũ makombaga mbeca kuma ngurubu-inĩ ici, iria cimateithagia kuongerera biacara ciao, harĩa macokaga makarĩha thutha na mbeca ingĩ igũrũ wa iria makombete.

Warĩkia gũtũmĩra bataraitha harĩ mũmera, nĩũbatiĩ kũgĩa na maumĩrĩra. Maumĩrĩra ma bataraitha harĩ mũmera, nĩatĩ mũrĩmi nĩahotaga kũgĩa magetha maingĩ. Kũringithania na mũrĩmi ũrĩa atatatũmĩrĩte bataraitha na ũrĩa atũmĩrĩte bataraitha, ũrĩa ũtũmĩrĩte bataraitha nĩamukagĩra magetha maingĩ, ũkĩringithania na ũrĩa atatũmĩrĩte bataraitha. Ta ũguo bataraitha nĩ njega, kuona nĩ ĩrehaga magetha maingĩ harĩ, harĩ ũrĩmi.

Kũgarũrĩra, mĩmera ĩrĩa ĩrahandwo mũgũnda-inĩ, nĩ hateithagia mũno mũno harĩ ũrĩmi kuona nĩ ũteithagia kuongerera ũnoru wa tĩri, na mũmera ũcio wacenjerio, kana tĩri ũcio wacenjerio mũmera, nĩũhotaga kuongerera ũnoru wa tĩri kũringithania na mũmera ũrĩa wĩho, toguo kuongerera ũnoru wa tĩri nĩũrabatara gũcenjeria mũmera na hamwe kuongerera thumu handũ-inĩ ha bataraitha.

Haha kũringana naniĩ nĩ ha mũndũ ha gũthomera, harĩa aronekena haha nĩho athomagĩra kira, o mũthenya o mũthenya, nĩ aronekana nĩho athomagĩra kiugo kĩa Ngai, na noho arutaga wĩra wake wa gũthoma o mũthenya o mũthenya kuona gĩtĩ gĩkĩ na kametha gaka nĩ karamũhe handũ ha gũthomera, na ena macini ya kũruta indo iria athoma.

Mũthenya wa mbere wa gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ ndakorirwo ngĩnoga muno kuona ndiamenyerete gwĩka ũndũ ũyũ o mũthenya, o hĩndĩ ĩyo nĩ ndakorirwo ngĩnoga mũno mũno, kuona ndiamenyerete ũtukũ ũcio nĩ ndaiguire ruo mwĩrĩ wothe nĩ ũrĩa ndanogete na gwĩka, gwĩka maũndũ maingĩ mũthenya ũcio.

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete, na ũndu ũyũ nĩ gũthoma. Gũthoma nĩ gũteithagia mũndũ kũgĩa na ũmenyo wa maũndũ maingĩ, marĩa marahanĩka na marĩa mandĩkĩtwo nĩ andũ arĩa me mbere itũ, na arĩa mena ũmenyo mũingĩ gũtũkĩra. Gũthoma nĩ gũteithagia mũndũ kuona maũndũ maingĩ, na kũgĩa na ũmenyo wa maũndũ marĩa ũtoĩ na njĩra ya ũnene na wagĩrĩru.

Maũndũ marĩa ndagereire ngĩtũmĩra kĩndũ gĩkĩ nĩatĩ, ũndũ wa mbere nĩatĩ ndiamenyaga ũrĩa kanyamũ gaka gatũmĩragwo, kuona nĩ kanyamũ ka mĩthako ga ciana. Kuona ndiamenyaga maũndũ ũrĩa gatũmagĩrwo, ũcio nĩ thĩna ũrĩa ndatũmĩrire, na kuona kuigua wiru, ciana iria ingĩ cigĩthaka na niĩ ndiathakaga.

Aya nĩ maronekena nĩ rika inini, arĩa maronekana mena marakara maingĩ, na maronekana nĩ ta marenda gũtetia thirikari, na gũthiĩ mũgarũ na thirikari. Nĩ maronekena kũnogio nĩ maica na kũnogio nĩ ũrĩa thirikari ĩramatereba o mũthenya o mũthenya, na kuona no nginya maumĩre na makorwo makĩrũrũngana.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa o hĩndĩ ndona kĩndũ gĩkĩ nĩ kuona nĩ mahinda na mathaa ma kũhurũka, thutha wa mũthenya mũnene wa kũng'ang'ana, nĩ ihinda rĩa kũhurũka na gweterera mũthenya ũyũ ũngĩ nĩgetha hote kwamũkĩra gũkĩra na gũthiĩ ta kawainda ũrĩa menyerete no kũringana na thaa ici, maya nĩ mathaa na ihinda rĩa kũhurũka.

Ũũ nĩ kũringana na mũtino mũru wa barabara, na haha nĩtũrona kuona ngari ĩno nĩĩrĩkĩtie gũthũka, na kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa nĩatĩ, haha hena andũ marĩkĩtie gũte mĩoyo yao, na angĩ makagurario ũru, na kuona ngari ĩno nĩĩcemanĩtie na mũtino mũru biũ biũ, na andũ haha nĩmaronekana ti akenu biũ, na mena kĩgirĩko kĩnene.

Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũrĩanĩra ta bamĩrĩ, harĩa rũrĩrĩ-inĩ rwitũ andũ macokanagĩrĩra na kũheo gĩa kũrĩa, harĩa manjagia gũcenjania meciria, ũrĩa matinda mũthenya wothe na ũrĩa , ũrĩa macemania na maundũ maingĩ, na magakorwo a gũtheka hamwe me ta bamĩrĩ.

Aya nĩ andũ maronekana mena gĩkeno, na nĩ maronekana magĩkenanĩra na magĩtheka hamwe me ta ngurubu, no makorwo nĩ kĩndũ mahotana, kana gũkinyanĩria kĩndũ kĩmwe gĩa bata mĩtũrĩre-inĩ yao. Nĩ maronekana mena gĩkeno gĩkĩrĩte mĩhaka na nĩ maronekana magĩtheka hamwe me ta ngurubu.

Ihinda rĩrĩ tũtia rĩ kenagĩrĩria mũno kuona rĩmwe nĩ twendaga kuona ibindi cia ciana ta tũtuni no mũciari nĩ arenda kuona mohoro, twĩ ta ciana tũtiakenagĩrĩra mũno ihinda rĩrĩ na tuoragia mathaa marĩthira thaa cigana nĩgetha mũciari ehere na tũthiĩ na mbere na kuona tũtuini tuitũ.

Kuona obithaa ũyũ wa borithi wa barabara, nĩ kĩndũ kĩmwe gĩtũmaga mũndũ etigĩre mũno e barabara-inĩ, kuona no ũkorwo nĩ uunĩte watho ũmwe wa barabara no wee ndũrĩ na ũmenyo na nĩ wĩtigagĩra kũnyitwo na ngari yaku kũnyitwo na gũtwarwo borithi ni obithaa ũyũ wa barabara.

Ũndũ ũyũ nĩ raithii mũno kũrũta mũndũ, kuona mũndũ ũrĩa ũrarũta, arabatara o gũkobia ũrĩa ũreka, na akũrore ũrĩa ũreka acoke eke o ũgũo. Ũndũ ũyũ ũteithagia kũiga mwĩrĩ wa mũndũ wĩ mũgima o mũthenya.

Aya nĩ andũ arĩa mokĩrĩte rũcii-inĩ rwa kĩroko gĩa tene, gũthĩe iturwa-inĩ cia gũikia kura, nĩgetha mahote guikĩria kura atongoria ao arĩa magũkorwo makĩmatongoria. Wĩikia wa kura ũrĩa uhanĩkaga bũrũri-inĩ wothe, ũteithagia gũtuithania nũ mũhotani, ona nũ ũgũtongoria andũ.

Gũbũndithia ciana, ũhoro wĩgie rũrĩrĩ rwanyu nĩ ũndũ wa bata mũno, na nĩ ũteithagia ciana mũno kũmenya kũrĩa maumire na ũrĩa rũrĩrĩ rwao rwathondekirwo. Haha ciana cibũndithagio nĩ andũ arva akũrũ, na andũ arĩa me mbere yao ta aciari na andũ arĩa akũrũ kũmakĩra.

Ũndũ ũyũ ti mwega ona hanini harĩa andũ moyaga watho moko-inĩ mao, harĩa andũ manish manyita mũici matuĩkaga a kũmũcina na matibatire gwĩka ũgwo, mabataire gweterera borithi makorwo magĩkinya handũ-inĩ hau na kũnyita mũndũ na kũmũtwara borithi nĩgetha mamũtware igoti-inĩ na thutha ucio akorwo agĩ twarwo njera na andũ matibataire kuoya watho moko-inĩ mao.

Gũthondeka mũndũ maitho, nonginya ũkorwo na ũmenyo wa kĩrathĩ kĩa igũrũ, kuona kũhĩtithania kĩndũ ona kĩmwe no gĩtũme mũndũ ate kuona gwake maica-inĩ mũtũrĩrie-inĩ wake wothe. To ũgũo no nginya ũkorwo nĩ ũthiite cũkũrũ wa ũbũndithania , nĩgetha ũhote gũkorwo ũbũndithĩtio kothi ya gũthondeka maitho, kana gwĩkira andũ ndawa nĩgetha ndũgakorwo ũkĩ ũkĩhitia na gũtũma mũndũ ũyũ akorwo atakũona maica-inĩ make mothe.

Haha nĩ andũ metĩtwo hamwe, na nĩ gikundi kĩa thirikari, harĩa andũ mekĩrĩte mahanaine mekĩrĩte t-shirt cihanaine, na gĩkĩ nĩ gĩkundi gĩa thirikari harĩa gĩtaga handũ hamwe , nĩgetha gikorwo cikimateithia na mbeca kana gũkĩria ayuthi kana atumia kwa kũmahe harĩa makoragwo makĩheo mbeca ni gĩkundi gĩa githirikari, kĩria gĩkoragwo gĩtongoretio nĩ mheshimiwa wa itũra.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, harĩ andũ a itũra, kuona andũ matarĩ na ũmenyo wĩgie ũgima mwega wa mwĩrĩ, harĩa matangĩkorwo magĩbũndithio matingĩhota kwimenyerera na hĩndĩ ĩria marwara matingĩkorwo makĩmenya ũrĩa mabatairie kwĩmenyerera na ũrĩa mabatare kwamũkĩra motungatwo megĩe ũgima mwega wa mwĩrĩ, to ũgũo andũ nĩ mabatairwo gũkorwo na ũmenyo na nĩ mabataire gũbũndithio.

Kuona ibandĩko ici, nĩ kĩonereria atĩ hena mũndũ ũrerũgamia gĩturwa-inĩ kĩmwe kĩa thirikari na nĩ arenda andũ mamũkũrane na mamũmenye atĩ nĩararũgama, na gĩkĩ nĩ kĩama gĩa gĩthirikari, na nĩkĩrarũgamia mũndũ wao ahĩtanĩre gĩtĩ he gĩbu gĩcigo mbũnge kĩmwe.

Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, harĩa imwana inini cithiaga kũndũ ta ndundu ya arũme harĩa makoragwo makĩamũkĩra irua, na gũbundithio mĩtugo na mĩikarĩre ya ũgĩkũyũ . Andũ aya, athuri arĩa aitũ akũrũ mamabundithagia mĩtugo ya ũanake na mĩtugo ĩrĩa ĩbataire ta mũthuri wa gũtongoria bamĩrĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa andũ mamũkĩra mathĩna ma intaneti, haha nĩ haronekana nĩho mathiaga nĩ hĩndĩ ĩrĩa thimũ ciao ciarehe mathĩna ma intaneti haha nĩho mathiaga na kwamũkĩra ũteithio, andũ aya me haha nĩgetha mateithie andũ ao na mateithie andũ arĩa matũmagĩra intaneti ĩno.

Kũina nyĩmbo nĩ ũndũ wa bata mũno harĩ rũrĩrĩ-inĩ rwa ũgĩkũyũ, nyĩmbo nĩ citeithagia andũ gũcanjamuka, andũ gũkenerera na nĩ citũmĩkaga he magongona ta ũhiki, rũracio na magongona maingĩ ma ũgĩkũyũ. Nyĩmbo nĩ njega mũno na nĩcihotaga gucanjamũra andũ.

Aya nĩ andũ, arĩa mathiĩte kwamũkĩra motungata ma gĩthirikari, haha nĩ handũ gwĩtagwo Huduma Kenya, kũrĩa kuonekanaga motungata mothe ma gĩthirikari, megiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, mathomo, kana ũtungata wothe wa gĩthirikari, wonekanaga haha. Andũ mathiaga kwamũkĩra motungata ma gĩthirikari, gũkũ gũgwĩtwo kwa Huduma Kenya.

Haha torĩa haronekana, mũthuri na mũtumia nĩ maracenjania ngeithi no makorwo mathiĩte ũteithio harĩ wĩra ta biacara kana kwamũkĩra ũteithio wothe ũngĩmateithia kwarahũra biacara ciao kana kũndũ guothe mangĩkorwo makĩenda ũteithio.

Ngũo cia mitumba nĩ ngũo imwe cikoragwo ci njega mũno, harĩa ĩmwe nĩ ũboco wa andũ wa kira hĩndĩ harĩa andũ monaga irio ciao cia kira hĩndĩ. Mwena wa keri, nĩ ngũo citeithagia andũ arĩa matarĩ na mĩhuko ,matarĩ na mbeca nyingĩ na ngũo ici citikoragwo ci cia mbeca nyingĩ na mũndũ no ahote kũgũra ona mbeca iria o arĩ nacio.

Maabitha aya a NTSA, me hamwe na borithi cia barabara, nĩ matigagĩrĩra ngari nĩ cikinyanĩirie ikĩro iria cirakua andũ, na hamwe nĩ manyitaga matereba arĩa marauna mawatho ma barabara na gũtigĩrĩra mawatho ma barabara nĩ marũmĩrĩrwo mahinda me mothe.

Ũndũire nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno harĩ mũndũ, na mũtũrire-inĩ wa mũndũ, ũnduire ũnduire wa mũndũ ũtumaga kũnyitithania andũ na kũrehe andũ hamwe kuona ũndũire nĩgũo wakũbire na ũndũire nĩgũo wakũbire mĩtũgo mĩega na ĩgĩkũhotithia gĩka maũndũ ma omũthenya.